Ironania mũndũ ũrutagĩra wĩra kambuni ya Kenya Airways ĩrĩa nĩ kambuni ĩrĩa ĩhũthagĩra ndege nyingĩ kũmbũkia andũ mabũrũri-inĩ ma nanja marĩa tũriganĩtie ona, ona gũkũ bũrũri-inĩ. Kũguo nĩaroneka akĩra andũ ũrĩa Kenya Airways kambuni yao ĩkoragwo ĩrĩ njega, tondũ nĩheanga tondũ nĩheanaga motungata mega mũno marĩa metĩkĩrĩte nĩ andũ aingĩ na andũ nĩmaiguaga maiganĩire na mũndũ ona agĩthiĩ kũrĩa arenda gũthiĩ-rĩ nĩaiguaga thabarĩ ĩyo ndiuma njũru tondũ yuma njega na nĩatungatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho kambuni ĩno ya Kenya Airways nĩkoragwo yandĩkĩte andũ aingĩ mũno a a Kenya arĩa mathũkũmaga mbeca nyingĩ ikahota kũrutwo kĩndũ kĩnini nĩ thirikari kĩrĩa gĩcokaga kũhũthĩka gũaka mabarabara, mathibitarĩ ona gũteithĩrĩria bamĩrĩ iria ihinyĩrĩrĩkĩire. Oho nĩ Kenya Airways nĩteithagia bũrũri kuonekana nĩũrĩ na mĩtaratara mĩega ya gũtungata andĩ arĩa marauma na mabũrũri-inĩ macio ma nanja.

Nyonaga tu hena iruga, kana hena handũ andũ marathi gũkenerera, tondũ mũcere nĩ ũrugagwo hingo ya mohiki, ona kana rĩrĩa andũ maracemania. Mũcere ũyũ ũroneka wa Biriyani nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega mũno, tondũ nĩ ũrutaga kĩndũ kĩrakenia andũ, na no gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota kũũgũra na nĩ wonekaga nginya matuka-inĩ marĩa me kũũrĩa guitũ macagi-inĩ. Ona mataũni-inĩ marĩa manini. Oho nĩ wonekaga nĩ mũcere mwega, kũrĩa andũ arĩa maremagwo nĩ kũrĩa gĩtheri. Koguo nĩ ũmakenagia mũno. Na ũndũ ũrĩa wa kũmakania nĩ atĩ ũkoragwo wandĩkĩte andũ aingĩ mũno kuumia mwena ũrĩa witũ wa kĩrĩma, kũguo andũ aingĩ nĩ monete mawĩra na makahota nginya kwĩtindĩkithagia maũndũ mao ma o mũthenya.

Aya nĩ andũ maroneka maingatĩtwo kwao, nĩ mũihũro wa maaĩ. Nĩ maroneka nĩ matete indo ciao, ona amwe nĩ maroneka mena thĩna wa meciria, nĩ ũndũ wa gũkorwo indo ciao nĩ ikoretwo cia gũthira kana gũkururio nĩ maaĩ. Ona nyamũ ciao cia mahiũ nĩ ironeka nĩ ihinyĩrĩrĩkĩte, tondũ iratindĩkwo ithiĩre kũndũ kwĩna maaĩ ma gĩko kũrĩa ingĩrogota mĩrimũ mĩũru ĩrĩa ĩrehagwo nĩ maaĩ ma gĩko. Andũ aingĩ nĩ maroneka nginya biacara ciao cithũkangĩtio nĩ maaĩ, na magatũma maingatwo kũu. Kũguo nĩ kĩratũma andũ aya mathame mathi kũndũ kũrĩa matoĩ nĩ kũ magũthamĩra. Na no mahoe ũteithio kuumia thirikari-inĩ nene, tondũ ona no makorwo nginya kĩndũ gĩa kũrĩa matirĩ, na marehoka andũ a wendi mwega moke mamateithĩrĩrie, na mamarute kuo. Ona ciana nĩ ironeka ci hatĩka-inĩ, tondũ itingĩhota kũgerera mũihoro-inĩ ũyũ wa maaĩ.

ĩronania mũndũ ũthire gũetha ũtungata kuma nduka-inĩ ya M-PESA. Nĩaraneana kĩbandĩ nĩgetha ahote kũruta mbeca ciake. Oho mũruti wa wĩra wa M-PESA nĩaroneka akĩmũtarĩra mbeca nĩgetha aiganĩre one kĩrĩa aruta aneo. Oho nĩaronania thimũ-inĩ yake anyitĩte nĩatũmire mbeca icio kũguo ena wetereri etereire mbeca ciake ciume. Oho mũndũ ũyũ ũramũteithĩrĩria akĩandĩkaga maũndũ make nĩgetha rĩrĩaoka gũthuthurio nĩ andũ arĩa mamwandĩkĩte oneke nĩararũmĩrĩra ndeto icio cia kũrutwo gwa mbeca na ũbacĩrĩri. Kũguo ũhoro ũyũ wonekane wĩna waragania na ndaraiywo kĩndũ na nĩararuta wĩra wake kũringana na ũrĩa arendekana nĩ kambuni ĩno ya M-PESA.

ĩno nĩ mbica ya mũgũri na mwendia, mwendia na mũgũri nĩmaroneka nĩmakenereire tondũ nĩmahota gũkinyĩrĩra ũndũ ũmwe na maiguithania na mwendia rĩu arenda kũrĩhwo rĩu na kadi ĩno ya ATM nĩ mũgũri, tondũ mũgũri ũyũ aroneka ndahũthagĩra mbeca ahũthagĩra lkadi ĩno ya ATM kũrĩha kĩndũ gĩothe kĩamũkenia ũndũ ũyũ ni wa bata mũno harĩ mwendia tondũ rĩrĩa mũgũri akinya kũgũra kĩndũ na nĩũrona nĩakenerera kĩndũ kĩu nĩũiguaga onawe wĩta mwendia nĩũreka ũndũ wa bata na nĩũrateithĩrĩria bũrũri gũkũra tondũ rĩrĩa ũreta andũ aingĩ mũno na makahota nginya gũcoka nduka yaku kaingĩ na kaingĩ nĩ ũhotaga gũthondeka baida nene kwa ihinda inene.

Gĩkĩ nĩ kĩharo kĩnene, kĩrĩa ateng'eri othe macemanagia gũcindanĩra mahenya, oho nĩharoneka harĩ na mũthaki ũmwe wa Kenya wĩtagwo Omanyala, na etereire gũteng'era nĩgetha ahote kwambatĩria benera ya Kenya, yonekane nĩ tũrĩ andũ mendete mahenya na nĩtũkenagĩrĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na nĩtũhotaga gũtungata athaki aitũ a mahenya wega namakarorwo na njĩra njega. Nĩmarĩ bata mũno mahenya maya, tondũ nĩmarehagĩra bũrũri andũ kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, makĩenda kuona kũrĩa tũteng'agĩrĩra, nao makaruta kĩndũ kĩrĩa gĩtaithagĩrĩria kũrĩ ũkũria wa bũrũri. Oho nĩmataithagĩrĩria andũ mahote kũmenya bũrũri wa Kenya nĩũrĩ bata, na andũ mabatiĩ gũceraga kaingĩ, agendi kuma mabũrũri-inĩ ma na nja.

Nyonaga mbica njega ya borithi nĩ andũ mendete gũikara na andũ mena thayũ, na matiendaga handũ hena bitina, koguo rĩrĩa ndona mbica teno nĩĩnyonaga nĩ andũ marenda kũrehera andũ ũgitĩri nĩgetha mahote kũruta mawĩra mao matekũrehererwo mathĩĩna nĩ mĩkora, arĩa mathũkangagia indo ciene magathũkangia indo ta mahiũ, makĩendagia indo iria itamagĩrĩire, oho thigari nĩikenagĩrĩra mũno rĩrĩa matũmwo handũ mathĩ makarute wĩra na ũndũ ũcio watuĩka wa kwagĩra na macoka kũrehe riboti njega na itũũra rĩu rĩakenerera, koguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno na nĩa andũ mabataraga kũrorwo wega nĩ thirikari cia matũũra -inĩ, ona cia thirikari nene, tondũ nĩmatũmaga bũrũri wiitũ ũgĩe thayũ na ũrehe mbica njega nginya mabũrũri ma nanja nogatuĩka wa kwendeka.

Nyamũ ta munyi, njogu, rĩmwe nĩ itegagwo nĩ andũ aya mategaga nyamũ, nagetha magethe mĩguongo yayo mahote kwendia. No ũndũ ũyũ ti mwega, tondũ no ũnine nyamũ ici, na nĩcio irehaga agendi kuumia ng'ongo na ng'ongo, makahota kũihũrũrĩrĩria gĩkabũ gĩa Kenya, nagetha makahota Akenya makahota kũheeo matungata matiganĩte. Oho nyamũ ta thwariga, nĩ ihĩtagwo nĩ andũ nagetha makona nyama, onokorwo ũndũ ũyũ ti mwega, nĩ wĩigaga nyamũ icio hatĩka-inĩ. Ona nyamũ ta wambũi wa mĩcore, nĩ itegagwo nĩ andũ arĩa oru, magatũma nyamũ icio ituĩka wa kũgethwo ngothi ciao, atĩ nagetha mathondeke nguo. No ti ũndũ mwega ona hanini. Nĩ ũndũ ũbatiĩ andũ mabatiĩ kũgirĩrĩrio gwĩka tondũ ti ũndũ mwega.

Rĩrĩa ndona kambuni ĩno ĩĩtagwo NAKANDA nĩĩngenagĩrĩra mũno tondũ nĩĩgitagĩra kũmia kũhũthĩra ndawa cia kũrebia, na nĩndĩrona nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ nĩĩthomithagia andũ ũhoro ũkoniĩ ndawa icio cia kũrebia, na makahota kwigitĩra to ũnyui wa njohi ngananie iria itũmaga andũ amwe mahane ta magũrũka na kũhũthĩra ndawa cia gũthecwo iria itũmaga andũ amwe manyite mĩrimũ mĩũru ta mĩkingo, oho mbica ĩno nĩĩtũmaga nyone harĩ bata andũ magaikaraga makĩheagwo ũhoro ũkoniĩ nyamũ ici cia kũrebia, tondũ andũ aingĩ mooraga nĩ kwaga ũmenyo, koguo rĩrĩa andũ aingĩ mahotithio gũthomithio no ũhoro ũyũ wakũmenya kĩndũ kĩrĩa andũ mabatiĩ kũhũthĩra kĩrĩa kĩega harĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩgĩtũmaga magĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ mahote kũruta wĩra wao wa omũthenya na kwĩyonera ũboco.

Airĩtu aingĩ nĩmahotete kũmenya bata wa gũthiĩ cukuru makaheo ũgi makahota kwĩgitĩra gũkorwo matingĩgia nda cia naihenya, kwoguo mũndũ nĩarahota gũthoma, akahota kũ kwona wĩra maica-inĩ macio ma kabere na akahota gũteithĩrĩria bamĩrĩ yao. Oho gĩthomo nĩgĩtũmĩte airĩtu na anake makahotaga gũtungatwo ũndũ ũmwe, tĩ ta tene atĩ ũria anake monekaga nĩo mabatiĩ gũthiĩ cukuru, nao airĩtu mabatiĩ gũikaa mũciĩ makĩruta mawĩra mamwe matarĩ mega. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩwatũmire airĩtu na anake maiganane, kwoguo nĩmarahota nginya kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ nambere na makahota kwĩgitĩra matikaingĩrane na ngurubu iria itagĩrĩire ingĩtũma maingĩre maũndũ-inĩ ta ma ũnyui wa ndawa cia kũrebia.

Nĩ ngĩaga ihoru, tondũ ũndũ ta ũyũ ũronania gĩko andũ matete matakataka o ũguo. Kũguo no makorwo mararũara mĩrimũ ĩrĩa ĩrehanagwo na gĩko, ta kũharwo gatema, na ũcio ti ũndũ mwega. Andũ aya maroneka mathiũrũrũkĩte, nĩ marakorwo makĩruta mawĩra mao, kũguo ona rĩrĩa mũndũ arendia indo ciake no wĩigue hinya gũcigũra, tondũ nĩ ũrona ciĩna gĩko. Ona rĩmwe no ũkore mũndũ we ena thĩna wa meciria, tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo athiũrũrũkĩirio nĩ gĩko, rĩmwe nĩ aiguaga nginya nĩ araremwo nĩ kũhihia wega, akarũara mĩrimũ angĩhota kũĩgitĩra. Kũguo andũ mabatiĩ kũmenyerera gĩko gĩao, magaikia handũ harĩa hagĩrĩire, matagũthũkĩria andũ rĩera. Koguo nĩ ũndũ wa bata andũ magaikaraga makĩroraga mũikarĩre wao, nagetha magatuĩka kĩndũ gĩa bata bũrũri-inĩ, ona itũũra-inĩ.

Aya nĩ aikari a Turkana maroneka magĩthomithio ũndũ nĩ mũrutani ũyũ ũrũgamĩte thĩ wa mũtĩ. Oho nĩmaroneka magĩthikĩrĩria mena wendi mwega mũno wa kũmenya. Na nĩmaroneka nĩahinyĩrĩrĩku tondũ nomende handũ hega hena kĩruru no thaici maratindĩkwo nĩ mũtũrĩre maikare thĩ wa mĩtĩ handũ ha maikare handũ matangĩhurutwo nĩ rũhuho kana riũa. Oho nĩmaroneka matirĩ na indo iria irabatarĩkana mũndũ agĩthomithio ta itĩ na indo imwe cia bata ona kĩndũ mangĩgitĩra ta nyũmba ũguo. No ũndũ ũyũ ndũragirĩrĩa mathikĩrĩrie mũndũ ũyũ kana mũrutani ũramathomithia.

Ũndũ ũyũ rĩrĩa ndawona nĩ ndĩraigua kĩeha, tondũ nĩ andũ macemanĩtie nĩ kuona maũndũ mao matirathikĩrĩrio nĩ thirikari cia kũũrĩ matũũra-inĩ, ona thirikari nene. Koguo monete nĩ wega macemanie kũũrĩa ũguo matũũra-inĩ, matũare maũndũ mao, kana mawoni mao mone kana nĩ magũthikĩrĩrio. Onokorwo ũndũ ũyũ nĩ ũkũrehe hathara nyingĩ, ta gũthũkangio kwa indo, gũthũkangio kwa manyũmba ma mawĩra, na andũ amwe matigwo andũ ao matete mĩoyo. No rĩu andũ makarigwo magũgĩka atĩ, makona njĩra ĩrĩa njega, no maumire kũu mbere, moe matharaita mao, na mathĩgĩ, nagetha maũndũ mao matuĩke nĩ makũiguĩka.

Aya nĩ andũ maroneka nĩ mathamĩtio mĩciĩ yao nĩ mũihũro wa maĩ na nĩmaroneka rĩu mũndũ aratindĩkwo nĩ mathĩna maya akaruta itarũ agatiga nyũmba yake na indo ciake tondũ rĩu mũihũro nĩũkire na maĩ na hena maĩ ma gĩko kũguo mũndũ nĩaretigĩra nginya kũrwara mĩrimũ mĩũru ĩrĩa ĩrehagwo nĩ maĩ ma gĩko ta kũharwo gatema. Oho andũ aya matiramenya kũrĩa magũthiĩ tondĩ mĩciĩ yao nĩthũkangĩtio ni maĩ maya kĩguo nĩ maroneka magĩĩtherera kũndũ kũrĩa mangĩũrĩra na matirĩ maramenya wega no nĩmoete ikinya rĩu kuma kwao tondũ ti kwega nĩ kũihũrĩte maĩ na no makue ndagĩika o yothe nĩ maĩ maya mangĩthiĩ nambere kuongerereka. Kũguo magathiĩ gũetha kĩeherinĩ kĩega kĩrĩa mangĩikara nĩgetha mahote gwĩciria ũrĩa mangĩka mũtũrĩre wao ũthiĩ nambere.

Nĩ kuona mũthaki ũyũ wĩtagwo Conjestina, nĩ ahotete gũcinda macindano maya ũguo ma mbaara. Na rĩu nĩ nĩ aheetwo kĩheeo, kĩrĩa kĩratũma ona andũ mone atĩ ona airĩtu no mahote kũingĩrĩra mĩthako ĩno, na mahote wa ma gũtuĩka a gũcinda. Oho mũthako ũyũ nĩ ũrangenia mũno, tondũ mũthaki ũyũ nĩ ahotire gũtũma bendera ya Kenya yambatĩre na ĩmenyeke mabũrũri mothe ma na nja, marĩa monaga ta atĩ ta airĩtu matangĩhota kũingĩrĩra mĩthako ĩno. Kũguo nĩ mũndũ wa bata, na no ahote gũthomithia andũ aya anini kwĩyũkĩrĩria, na mahote kũingĩra mĩthako ĩno na matuĩke wa gũcinda, na kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, matakũingĩra maũndũ-inĩ marĩa moru.

Atumia rĩrĩa moha nda rĩ, rĩrĩa marega kũrora mĩrĩre yao rĩ, maciaraga ciana ciĩna mawathe wa meciria na aria angĩ magaciara ciana ciĩ cionje, koguo ona matingĩhota kwĩmenyerera mũtũrĩre-inĩ wao, makahota kwona ũboco. Oho atumia rĩrĩa macia maga kũrĩa irio njegarĩ, nĩ magaga hinya mwega wa mwĩrĩ koguo ona no makue makĩgĩa ciana na rĩũ magatwĩka andũ ao matigwo na kĩeha, matoĩ mata makũrora nakũ. Koguo nĩ wega atumia arĩa mohete nda makarũmĩrĩra mĩrire mĩega kũringana na ũrĩa mererwo nĩ ndagĩtarĩ. Oho mangĩaga kũrora mĩrorere ĩno ya mĩrĩre ya irio rĩ, no makorwo nĩ marona mathĩna mangĩ makonainie na kwaga ciana mĩtũrire-inĩ ya gĩ ĩrĩa ĩrũmirĩire, tondũ no akorwo njĩra ĩno kana nda ĩno ya gũkua mwana, nĩ yahota kũremwo nĩ gũkuaga mwana koguo merwo no marutirwo, mũndũ agatigwo na kĩrĩro kana kĩgirĩko kĩingĩ nĩ kwaga kũgĩa ciana.

Aya nĩ arigitani a ũgima wa mwĩrĩ, maroneka makĩarĩrĩria ũndũ ũkoniĩ mũrũaru. Na mabuku-inĩ maya ũmwe wao nĩ aroneka akĩonia ũrĩa ũngĩ ũndũ ataranyitĩte wega, nagetha akorwo makĩheana ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Oho nĩ haroneka rumu ĩno yao nĩ ĩhingũrĩtwo wega nagetha rĩera rĩega rĩkorwo nĩ rĩraingĩra kuo, matikarũare mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ rĩera rĩũru. Oho nĩ haroneka hena nginya ndawa cia kũhe arũaru, ona nĩ haroneka hena nginya cindano cia gũtheca andũ nagetha magatuĩka a kũgĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ.